Gini nigi nengo matut ne jodak mag aluorau nikech aa loso gini aa beche ni malo. Kendo iyudoni aa chiemo kar bedo gi gik moko duto aa beyi ong'awore kendo nigi malo matek kata mang'eny. Ee iyudoni jodak mag aluorau be onge tich maber maakelo pesa moromo. Aa moromogi mag chamo gi mag ng'iwo gini. Koro iyudoni pesa moro matin magi yudo aa gii oromo mana chiemo matis ok nyal romo nyaka ng'iewo gino.

Gima biro epacha ka anenbo gino en kar dak mar Bima pima. Bima pima ongere mar konyo joma odakie ethim kendo jomaonge uweso mondo giyud ratiro mar ngima. Anenoni pesa matin kaka miya ariyo gi prabich nyalo konyo ngima kendo en onyalo reso joma onge pesa mangeny. Kendoni Bima pima nigi chiwo molosgi chak niya inyaloo inyalo tero cham mondo olokni gi pesa mar keno. Bima pima nyalo konyi ka ine osipital aa kata aa ka in ekony mar yath. Aa ewuoth mar bedo gi ratiro, bima pima en okang' maber.